Mae en ng'ano machoko pesa kata machoko osuru ei gari. Jalni en jogo makosebet e gari kata abiria tobiro kendo ong'isogi gino madwarore kuomgi. Kendo ong'isogi ni kata kidwa chudo tinyachudo gi kae, magi e yo michudo godo. Wach nambariyo, ma en gari, ma en gari ma kowo jowuoth kuonde mopogore opogore. Okonyo kendo oketo ne ng'ato yot mar mondo mi ochop kamodwa dhiye mapiyopiyo. Wach nambadek, magi gin jowuoth, magi gin jowuoth ma mobet e gari mn gi yie ni kama gidhiye gidwani gichopi e seche mowinjore kata seche modwarore. Mar mondo mi gichake mapiyo piyo mondo mi kapo ni seche mane gipango mondo mi gichope toyudgi kuro. Wach nambadek, mae en jalno mochung', en jalno ochiwo weche moko. Wuon kani mang'eny, ochiwo weche moko mar mondo mi ibed gi ng'eyo matut kuom gino matimore e gari.

Nambachiel en ni kokalo kuomgi ng'ato yudo mar mondo mi oriwre kodgi giyie mondo mi ji mang'eny oriwre kodgi, mana kokalo kuom pesa moro matin. Mae nambachiel, okelo winjruok maber e kind ji. Wach nambariyo, sakogi ni gi buch, buchgi ni gin gi pesni ma gichoko ma kata ka ne gidhi e wik ka wik, to gimiyo ng'ato ka ng'ato. Wigni ng'ato nyalo ya gi gimoro matin, wigni bende ng'at moro nyalo ya gi gimoro matin, wik machielo bende ng'ato yago. Ma kelo dongruok newach ing'eyo newach ng'eyo ni kidonje magi to wik ka wik nyakiyudi, newach nyakiyud gimoro kokalo kuom riwruogno. Bende wach moro en ni gichiwo hola, hola ni kochiw to ng'ato nyalo chakogodo ohande, ng'ato nyalo dhi godo ma pur puothe. Ng'ato nyalo timogo tije moro mober kendo kel dongruok moro ei ji. Bende wach moro en ni jogi gikonyo kata ka masira omaki, to gibiro. Bende kane hole mane hola manikawo tiyudo masira ko mar tho, to mano hola ma gichuloni kendo gikawo gigo mane in go kaka pesa gimiyo familia ni te.

Nambachiel en ni kembe gi, gin nyaka gibed piny gi jogo magin godo, magin joburano. Magibedi magiyier ng'amiluongo ni jatendgi. Kasibedo gi jatendgi, magibedo gi jotendgi te, kaka ng'ano maduong' motelonegi. Ng'ano ma en jagoro, ng'ano ma en mandiko mating'o pesa bende gibedo godo tee, kaeto giyie mar mondo mi giywa kata akaonti mar bengi. Ka giseyawo, to gimanyo oboke kuom sirikal nimar gidhi kendo giwacho ni mae en buchwa. To wa gikawo omenda moro, to gikawo buchgi no to gi register mar mondo mi buchgino ong'ere. Magi te kosetimore, to ka sirikal oseng'eye, mochuoye koke mowacho nadiera gise biro ma gindikore kodwa piny. To sirikal wacho ni koro we wamigi oboke mar mondo mi giti kata kamano jogi katiyo, to nyaka gilure gi weche duto kata chike mag sirikal mondo mi gidhi maber.

Nambachiel en kokalo kuom hola: jo ohendni mopogore opogore e piny kae, gitindo kendo ka gibet mos to ginyalo yudo kaonge kata pesa moala ni nyalo kelo. Gimaduong' en ni ging'iyo ni depo ka gidonge sako moko ma demigi hola mar mondo mi gidongre kendo giti matek. Gilok godo gi pesa gi mar mondo mi kata ka giduoko to giyud ni giseloso pesa moko e wiye. Kata ma gibedo gi nyinyo ma koro kata kodwoko pesa cha, towacho nadiera nitiere kaka nyalo yudo kinde mar mondo mi adongra. Wach nambariyo en ni jogi gimanyo kuonde ma moko kata koweyo hola, gitiyo gi pesa gi moko madbed ni gikano. Kata giyudo kony kokalo kuom sirikal, sirikal nyalo weyo ni mondo mi gi oluong jogo matindo tindo. Nyadi mang'eny sirikal luongo jogo rawere kata yudhe kata mine matindo tindo. Kendo kosepuonjgi to nitiere sirikal, nitiere kaka sirikal chiwo kony ne jogo. Wach nambadek, en kaka en jon moko nitiere mabiro mondo mi okel dongruok ne jogo matindo tindo.

Wach mantie gin ni jogi chiwo puonj. Puonj biro, gibiro pile pile kata ginyalo biro kata ginyalo chiko bura kamoro mar mondo mi ubi kendo puonju e ber mar hola. Bende ginyalo puonjou e ber mar chako ohala, kata kaka ohala inyalo timo gi pesa ma giholi mar mondo mi idongri mapiyopiyo. Bende gin gi puonjo ma kaka gino kata hola margi tiyo maber. Wach nambariyo en ni gichiwo hola man kod pesa matine moloyo midwoke go. Mae gibiro kendo giwuoyo kodu ka gipuonjou mar mondo mi ginyisu ni tin gi to gichiwo hola. Makmana ni kaang'a ichule, to en ni hola ni okidhichule gi pesa mang'eny, idhichulo mana pesa matin e wiye. Mae nyalo miyo jogo te mane gombo hola, kata jogo, jogo man gi duka, kata jogo man go ohala, kaw hola ni newach hola ni nyalo miyogi pesa magisirgodo gigo magi.

Wach mantiere en ni jogi yudo kinde moro mondo mi ochiw hola maonge chudo mang'eny. Pesa michulo e wiye bedo matinie moloyo, ma osemiyo ji oringo e hola mag mbui. Ni mar chudo margi mi pesa michulo e wiye ma balang', gin pesa moko matin. Kendo mae kiyudo ka tin tomiyo ji osegere chunygi kokalo, chunygi kata gino te. Gisebedo kagikawo hola ni kagi hero. Wach nambariyo, en ni kokalo kuom mbui, okotek mar mondomi oyude. Yore miluwo ok tek, en mana ni yore gi gin yore matindo tindo. Ikao picha ni katikawo ID ni tigoyo picha. Kisego picha to in bendigoyo picha ni, tichiwo jogo mana matin mana madibed ni degiyud kata degilu kapo ni degichulo omenda ni. Ma en gino mayot to pesa donja donja mapiyo piyo. Wacha nambariyo, wach nambadek en ni kokalo kuomgi, ok nidhi omo pesa irgi. Ma en mana ni giore mapiyo piyo, ka giyieni ni gimiyi to giore simbi kanyo sano.

Nambachiel en ni jogi chiwo hola maonge pesa mang'eny michulo e wiye. Ma osemiyo dhano mang'eny oringo owe hola gi mar mbui, mar mondo mi giyud pesa moro katomenda moro madmi gichakgodo kata gino madgitimo kakoala moro. Mondo mi ka giringo oala ni to giyud kinde mar dongruok. Wach nambariyo, ni kokalo kuom mbui, hola mar mbui ni, jogi chiwo pesa kata gichiwo hola e ong'we yamo. Koseorni gi kanyo gi kanyo to en gino minyalo chakogodo tiyo tijeni madikel dongruok malich kendo mang'eny modhiero wang'. Kata michakachaka gino miduaro, mapiyopiyo kendo sano. Wach nambadek, kokalo kuom hola mag mbui gi, gin ok gidwar gigo mang'eny kata degi ng'isi ni nyakidhiyadhiya irgi maikaw omendano. Aa, gin gitime e yorno mayot mana kokalo kuom ong'we yamo mari e yono mapiyo piyo. Gin gin jogo maokni gi.

Mbu mbui en gino mayo, tek nasebedo gi gimang'iso naja Kenya mano ID na. Takawe kendoabedo kode, tabedo gi namba sime . Tokasebedo tabedo gi jogo mong' manie nembni maga maginyalo yudo, kaeto agoyo mana picha to adwoko mana penjo tandiko mana gika kanyo to pesa birona mana e osimb ong'we yamo mara. Chon ne en gino mikao kendindiko piny, mindik gigo makikoso chulo hola ni tibiro pei. Indiko gino kata jalo man gi gino masiro ni onegomiyi hola no. Chon ne en tich matek newach idamanyo jogo machung'ni katariyo, katadek, ikichako luwo hola no kokalo kuom ndiko mindiki ni "aaha an tabiro chule." Mane yo machon manedhi matek kilworo. Sani hola gi nie mbui, gin gino ma kidwaro tidhi adhiya kacha tiwuoyo kjodgi, tiwacho nin ng'ani inyalo mi hola marom kama.

Nambachiel, onyalo bedo pesa michulo ne nyathi e sikul, pesa gi gin gino makidhiye e kembe go tikwayo mayom. Wach nambariyo, en omenda mwaka idwachako godo ohala gin omenda mok ng'eny ahinya. Mano bende idhi adhiya, tiwacho pachi tiyiero gimomiyo idwanikawe kata kaen mar ohala tiwacho. Onyalo bedo wach maradek weche mag thieth, idhi adhiya tiwacho kanyo ni aah, an tadwaro ni uhola nimar weche mag thieth. Hola gi kokalo kuom kembe gi en gino machandi ok gin pesa madirom mita mang'eny kata billion mang'eny. Aha, magi pesni mana miholo mondo mi okonyi okel dongruok kata okel konyruok mapiyo piyo. Kapo ni nitiere gino matek madidi mane oyudo kinde mar mondo mi omonji kata omuomi, tidhi kanyo tiringo irgi ting'isogi shi ing'isogi gima chandi no togimiyo hola no kendo iringo tikonyogodo. Gin hola makonyo ji seche ma ji ni matek.

Nambachiel en ni sa asaya ma ng'ato dwaro hola en niyawo akaonti mari maonge ng'atno manyalo donje. Akaonti mari nambachiel in ema iyawe gi ngingi kata ineming'euo nying mitiyogodo. Nambariyo, in ema ing'eyo pa gimiluongo ni namba mari mayawe kata pin mari mayawe. Nimar okonego ng'atang'ata yud kinde mar donjo e akaonti mari kanyo, dipo ka oolo omenda moro ma omayi kata dipo ka oketho gimoro e iye kanyo. Wach nambadek, nitiere gino manyakiyie ni anto ayie gi chike u, ayie nabiro chudo ayie ni un uchiwo hola maberie moloyo. Kiseyie kodgi to i mano en gimorachiel, en ranyisi achiel niyie mar mondo mi iritgi, ilos nying gi. Kendo mano gin bende giyudo kinde mar mondo mi gin, gin giyud kinde mar mondo mi opudhgi kendo opiedhgi.

Mae en bengi, bengi wach nambachiel en kama dhano dhiye kendo golo pesa gi. Kapo ni noorni pesa e akaonti mari mar bengi, idhi kanyo kendo idhi migol omenda mari miti godo kata ilogodo dijeni. Wach nambariyo, en ni kokalo kuom bengi ng'ato nyalo yudo hola mar mondo mi olok godo diye moro, olokgodo gino maa chande katolokgodo ginomamiye pek mabed ni doyud konyruok malich moloyo. Wach nambadek, en ni kokalo kuom kae iyudo kinde mar mondo mi idhiyo un jogo ma onge akaonti mar mondo mi olosnu kendo omiu kadi magu muchako tiyogodo e akaonti ni no. Kata ng'ato nyalo miyo oroni pesa kanyo miduog kanyo migol. Wach nambang'wen en ni kinyalo bedo gi chandruok moramora mar kata mar pesa mari manie akaonti mari kata pesa mari minyalo tiyogodo inyalo golo kokalo simb ong'we yamo mari. Tibiro kae kendo jogi konyi malich newach kombe go ok kumibetie.

Ma en yore mag mbui molos gi jogo mochung' ne lainde e Kenya ka ma gin jo jogo mag Safaricom. Jogi oloso mbui moro maok ni nyaka idhi mana e gigo molos mar sim, ap moko mag sim mondo mi iket pin. Kae ibirabira to kaponi in gi sim ma kao lweti lith lweti kata kamoramora e dendi to mano emiketo kendo goloni agola gimoramora kakisetiyo gi pesa ni te e simbi. Kata bende ogoloni kaka isetiyo gi pesa ni e juma kata e dwe kata e higa te. Kokalo kuom gini iyudo kinde mar wuoyo kata gi Zuchu nimar kaponi ne in gi chandruok tiwuoyo kodgi, newach gin gi jogo makonyoji ne ng'atang'ata man gi chandruok. Kokalo kuom mbui bende iyudo kinde mar mondo mi minyiew kata kredit, inyiewa nyiewa kredit ka mokni ichakidok e simu midiyo gikmoko. Idiyadiya kanyo to gimidwaro timore maokni iluoro e gino.

Nambachiel en gigo ming'iewo kokalo kuom kambi maloso lainde mar Safaricom machal kaka gigo midhigembui magi bandol. Magi gin gigo makonyiew tokni chandori, ibirabira ka tinyiewo. Wach nambariyo en ni kidwaro gigo madil gi gigo madhi gi somo tokniluoro, ibirabira ka tokeloni gigo te ma sirikal siro mag somo. Kidwaro gigo makelo mor, bendi birabira tidiyo tokelon gigo makelo mor ikelonigi kanyo tiyudogi te. Wach nambadek: kapini in gi chandruok moro tibiro bende kae to gin agina giming'isogi. Tiyiero chanduok mari, tiyiero kaka ng'ano osechandi togiyudo kate kinde mar gochoni mar mondomi iwuo kodgi maber. Wach nambadek: kapo ni idwaro gino kaka hola, to en gino mibirabira bende ting'iyang'iya mos tiyudo ni kara kata hola ni anyalo yude gi simba. Anyalo yude gi ong'we yamo mara, to ging'iyo ni kaka KCB ni aniya kanyo, tiyudo kinde mar mondo mi olosni gimoramora midwaro.

E nambachiel en ni nyaka iyud kinde mar yudo kamanitiere mach ma itiyogodo. Gigo manyakiti godo gin kaka mach manyalo bedo kata kata sitima mar chajo gimain go mabende itiyogo. Wach nambariyo, inyalo manyo gino machalo kak simu kata laptop mar mondo mi okony tiji odhi mapiyo piyo. Magi kisebedo go to wach mantie reen ni nyaka iyud kinde mar mondo mi indikri gi jogo machoko osuru kae, kaeti chakachaka yudo kinde mar yudo kakinyalo donjo e mbui margi ma gimiyi thuolo mar kakindiko jomoko mapok oyudo kinde mar mondo mi gindiki kendo gichok osuru kuom gi. Mondo mi giyud kinde mar choro pesa ne sirikal mamalo. Wach moro en ni sa asaya midwatimo tijni to nyaka jalno midwatimone ilere malong'o ni mar nyakobed gi gino manyiso nojapinyno nyakobed noyie gi gigo te. Nyakobed ni en gi namba ong'we yamo mare gi gigo duto te midwaro mondo mi.

Nambachiel en ni mondo mi ibed gi barua kata karatas mang'iso ni in gi nyuol mar piny Kenya. Wach nambariyo: nyaka jalno monyuoli bedgi karatas mare mang'iso ni en emonyuoli kendo en bendonyuoli monyuoli no entiere e piny mar Kenya. Mang'iso ni ute ujo Kenya mondo mi iyud kinde mar yudo oboke maen kipande. Wach nambadek en ni gimaduong' en ni nyakidhiyo kendo indikri piny kidwakawe mar mondo mi gikaw lith lweti, kagisekawo to gigoyi picha mar mondo mi gilosni kirito nyaka timni gi. Wach nambadek: sa asaya magombo kata ma timo gino marach en kindena mar mondo mi adhiyo kendakwa ng'uono. Sa asaya kakoso tadhi akwa ng'uono mar mondo mi owena kendo weche obed maber. To kapo ni otamore wach nambariyo ni ok wanyal winjore, tanyalo manyo jalno manyalo ko.

Nambachiel en ni nyaka obed gi ong'we yamo mare. Kosebedo gong'we yamo mare to gimanyakong'e en ni nyakobedi gi laini mare monyalo donjogodo kanyo. Kaeto kokalo kuom kambi ni, oloso kodgi akaonti, koseloso kodgi akaonti tobedo kodgi nikoro en otiyo kodgi. Kata gino modwaro kaponi jogi nyamiye gino modwaro, totiyo kodgi. Wach nambadek en ni nyakong'e kakidiyo aboro, sta aboro achiel ochiko hash e simbe kanyo katong'we yamone kanyo. Mar mondo mi oyud kinde mar yudo gino ma jogi ne chiwo kaka gigo magingodo e kambi margi. Wach moro mantiere en ni jalni sa asaya modwaro ni mondo mi oyude, to nyakobedi jalno mantiere gi paro moro ni magi e gino michiwo kaka inyalo yudo ni idwang'eyo kata pesa mari. Kata gino kakisetiyo kode, magi te nie iye kae, nyakisome mos miyudi. Kata kaponi idwaroni iyude, to gigo te igo.

Magi gin jo bunge mag alworawa. Gin jogo magore nwa e bunge koch mar ni mondomi wayud ratichwa kata mondomi chike te miloso obed chike marito chike magwa kaka jogo majopiny. Wach mantiere en ni kokalo kuom odni ng'at iyudo kinde mar mondo mi owach pache. Gino mokodwa kata gino marachie moloyo madibed ni sirikal notimo kata madibed ni nitiere jaod bura moro motimo mok dwa kata mang'we. Magi te gin ni mondo mi gikel dongruok kendo gikel chike mowinjore e piny. Chike ma koketi e tim, to gin chike marito ji te mokni jomoko gihinyo to jomoko to winjo maber. Gin chike magiloso gin chike makonyo ji te kendo mang'iyo ni ji te oyudo ratichgi e yo mowinjore kendo maromre. Kokalo kuom odni, weche duto machando piny iloso kae te, mano kelo dongruok kod kwe.

Nambachiel, hola mokwongo nyalobedo kokalo kuom sime kata sim ong'we yamo makonyo e yudo hola mapiyopiyo. Hola moko nichandori nidhi mondomiondikri piny en mana ni indiko gigi te ma idwaro kokalo kuom e simb ong'we yamo no. Tigori picha to kioronegi, togin ema gineno ni iromori mondo mi omiyi hola maromo nade kata iromori mondo mi ikaw hola koso okiyudo kinde mar mondo mi omiyi hola no. Wach nambariyo en ni nitie hola midhi iwuon e bengi to uwuoyo to unwinjoru to indiko joneno, indiko gimoramora midwaro keto imiyi holano mapiyopiyo. To wach mogik en ni yore mang'eny mokalo kaka chudo gi sime itiyogo mondo mi chul hola ni. To bende kichulo hola ni to gima nitiere en nichule. Nyadi mang'eny gin hola maonge kata ma kichulo to gionge pesa mang'eny kichulo e wiye. Kwano bero chudo margi kendo chudo mag hola gi.

Nambachiel en ni nyakalerne nomenda inyalo or kokalo kuom sime kendo kokalo e akaonti mari. Nambariyo, ng'ato nyalo tiyo gomenda kokao kuom akaonti mare e simb ong'we yambe moorne ng'ato. Kata gimaduong' ni gimabere moloyo en ni nyadi mang'eny ohala mitimogi okochuno ni nyakibed gomenda e lweti. Inyalo bedo gomenda e akaonti mari katelaini mari mano mar ong'we yamo mari miyud kinde mar ore. To seche ma iore en nien mana nidiyo simb ong'we yamo mari to dhi e akaonti mar ng'acha. To koseneno towacho mana ni "aaha, anto asenene", kendo koro isetimo chudo mari. Wach moro en ni ng'ato nyakobed mar ng'eyo ni ong'eyo kakonego ti gi simu mare kata sim ong'we yamo mare. Mar mondo mi kik ochandre kendo nyakong'e yoregi te, ma mano itimone kokalo kuom puonj mar mondo mi ng'eyo mare omedre kendo omed ng'eyo molo.

Wach nambachiel en ni nyaka ubed gi ng'eyo ni sani nitiere jomecho mang'eny e mbui. Nitiere jomecho mang'eny mamecho kokalo kuom sime kata sim ong'we yamo magwa. Ma koseng'eyo to brobedo gi rieko moro e wiye ni nitiere yore mang'eny ma ji chochogodo wechegi mag tudruok kuonde ka kuonde. Wach nambariyo en ni sa asaya main e mbui, tokonego itho athoya diyo gimoramora kaok ichiwo kindeni mar somo gino. Ni mar nitiere gigo minyalo or ma kidiyo tokeloni gino moro machielo madwaro kata namba simu mari, madwaro kata namba ID mari. Ma nyalo dwaro kata ng'eyo nondro ni mathoth, ma osemiyo dhano owito kata pesa gi katomenda gin godo e mbui no be ng'ato osekao motimo timbe maricho richo. Mano en yore ma ng'ato nyakoa lu malong'o.